Niĩ ndiendete gũthiĩ kũgũra maaĩ na mĩtũngi, nĩ tondũ endia a maaĩ maya maugaga atĩ maaĩ maya nĩ matheru no nĩ harĩ na ũhoteteku atĩ maaĩ maya matikoragwo me matheru na ningĩ no magĩe gĩko gatagatĩ-inĩ ga gũĩkĩrĩrwo handũ haha. Ningĩ, no ũkore mũndu nĩ oire mũtũngi waku mutheru athiĩ naguo agũtigĩra wake wĩna gĩko na kuũgũo maaĩ macio wagũra makaga gũgũteithia na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire.

Ingĩtua kũruta mũndũ kũruga rĩ, na mũno mũno gwĩkĩra irio cumbĩ, ingĩmwĩra atĩrĩrĩ, ekĩre irio cumbĩ kanini kanini, agĩcamaga, nginya rĩrĩa irio cirĩcama cumbĩ. Nĩ tondũ, ũngĩkĩra cumbĩ mũingĩ oro rĩmwe, kana ũthime cumbĩ na maitho, irio icio no cituĩke cia kũrũra, na koguo ciage mũcamo ũrĩa ũngĩkorwo ũkĩenda. Koguo nĩ wega, rĩrĩa ũrekĩra irio cumbĩ, ũgekĩra kanini kanini nginya rĩrĩa cirĩgĩa na mũcamo ũrĩa we ũngĩenda.

Niĩ ndiĩhokaga atĩ nenda cia thirikari nĩ cikũgitĩra ũhoro wakwa, nĩ tondũ, ũhoro ũcio, nĩ ũkoragwo ũigĩirwo hau andũ angĩ me thirikari-inĩ moke mawone, nĩgetha mahote gũtua matua mao ũrĩa megũĩka na ũhoro ũcio. Ningĩ, nenda icio nĩ cihũthĩragwo nĩ andũ aingĩ mũno, na kwoguo andũ arĩa mena ũgĩ wa kũhũthĩra nenda mũno makĩria, no mahote gwĩka ũndũ na gũkinyĩra ũhoro wakwa nenda-inĩ cia thirikari.

Maũndũ marĩa mabataranagia mũndũ agĩcaria gĩbandĩ bũrũri-inĩ wa Kenya nĩ ta maya; kĩbande kĩa mũciari waku kana aciari aku othe erĩ, kandi yaku ya gũciarũo, na nĩ ũcokaga ũkaihũria karatathi gakoragũo gagĩkũria maũndũ ma itũra rĩaku kũrĩa uumĩte, na kũrĩa ũciarĩirũo. Na makinya marĩa ũngĩoya gũthondeka kũrĩa weka mahĩtia, nĩ gũthiĩ wabici-inĩ irĩa iheanaga ibande, ũjmere nĩ ũhĩtĩtie nĩ ũkwenda gũthondeka.

Ndarora haha, ndĩrona mũtumia akĩnengera mũthuri irio na maĩ. Irio iria aramũnengera, nĩ ngunĩke na thani, namo maĩ aramũnengera me ngirathinĩ. Ndona ũndũ ũyũ gwĩciria atĩrĩrĩ, ũyũ nĩ mũtumia wa mũthuri ũyũ na kogwo nĩoete makinya ma kũhe mũthuri wake irio, na akamũhe na njĩra njega ciĩ ngunĩke, namo maĩ me ngirathinĩ. Na ũguo kuonania gĩtĩo na wendo.

Mũthii ũrageria kũigithia thabarĩ kũhũthĩra intaneti, no agacemania na moritũ ma gwĩkĩra ũhoro wa marĩhi ingĩmũteithia ikinya gwa ikinya na njĩra iĩno: ũndũ wa mbere ni gũthiĩ nenda-inĩ mũtambo-ini wa kambuni ĩrĩa arenda gũkuo nĩ ngari ciayo, ũndũ wa kerĩ akinya kambuni ĩyo ni kũrora harĩa marĩhagĩra, na harĩa maigithagia ũthii, ũndũ wa gataũ nĩ kũigithia ũthii wa kũndũ kũria arenda gũthiĩ na mathaa marĩa ekwenda gũthiĩ. Hĩndĩ ĩrĩa arĩkia macio mothe, mũtambo ũcio nĩ ũkũmũrehera handũ ha kũriha na athiĩ na mbere na kũrĩha.

Gĩkĩ gĩtagwo kĩmũrĩ, na thĩinĩ wa mũtũrĩre wa o mũthenya, kĩhũthĩkaga kũmũrĩka hindĩ ĩrĩa kwĩna nduma. Rũcinĩ tene mũno, gũtanakĩa, kana ũtukũ nduma ya tumana, mũndũ nĩahũthagĩra kĩmũrĩ kũmũrĩka indo iria arenda. Hĩndĩ ĩrĩa kwĩna mambũra ma mwanya rĩ, kũhoragio thitima, nacio imũrĩ cigakanio igũrũ, nĩgetha andũ makũngũĩre, magĩciakanagia, magĩcinagia.

Mũgũri ũrĩa ũrahoya ũteithio kũbanga maambura ma gũkũngũĩra gũciarwo kwa mwana wake oro hamwe na gwĩkenia na gũthakaria, ingĩmũtaara atĩ rĩrĩ, ũndũ wa mbere akorwo na keki, ũndũ wa kerĩ akorwo na irio irĩa ikenagia andũ arĩa marakũngũĩra. Ũndũ wa gatatũ nĩ wega akorwo na kĩndũ kĩngĩkĩrwo rwĩmbo nĩgetha andũ maine na makenanĩre. Ũndũ ũcio ũngĩ hakorwo na kĩndü gĩa kũnyua kĩrĩa kĩna cama, na ningĩ hakorwo na mũndũ ũngĩrũgama arĩrie andũ amakenie.